En kasari ko ngadan kokwo barak muswognotet ko nyoluu en kipsomaninik alak kobaa sukul konyor konetik ako tese niton naet. Kit nenyoluu kongalalen sigik ak konetik ii ko ole testoi toi tai kipsomaniat en class kot ko tese anan Bose en somanet

Eng kasari ko kikwa Barak musangnatet nebo kasari ako kiib musangnatet simoisiek ako notoon kobiit konoret ab rapisheek kebaisheen simoit miten kararanweek ak uinweek chebo kegonoreen rapisheek simoit netai anan ibore iyaktee rapisheek iboisien simoit ii ko esha ako samis nitoon mara kemakyigei iyakyii tilianutiik guug rapinik eng chakyineet kora imuchii iyaktei kobaa ole kamemachei.

Kikochanga koot missing uinweek che bunei biik ingondee rapisheek kwaak konorweet notoon nebo mpesa amuun makoyanii biik kampunit notoon nebo mpesa ole kararan konorweet eng rapinik anan ko esha komaang rapinik ibare iyakte komiteen konorweet nitoon nibo mpesa ii ako kora anan komiteen uinweek chebo kochoorsaa anan kechorenin rapinik guug komiteen konorweet nitoon ako makararan koot missing notoon ko makochame biik.